Kejii kuna aitubulu njugu ashuu ejii tenkutuk olashumpa groundnuts. Ore kunaa aitubulu naa enkaji ompoosho. Keitaai duo mpoosho kake kepaashari ninche amu abori atua ntona epik ninche endaaenye naa endaaena nayieri nenyai terishata e breakfast ashu enyai ake duoo tepoki kata amu kemelok oleng'. Oree kuna aitubulu ashu kuna mali naa keisho ninche osesen entoki naji proteins neaku netipat kuna aitubulu oleng' naa kesidan sii oleng' tosesen. Kenyorr iltung'anak oleng'. Ebulu sii kuna aitubulu toowuejitin kumok oleng' tolosho le Kenya aisulaki toowuejitin ewestan naa ninche eunieki oleng'. Kake ebulu sii toonkulie wuejitin pookin.

Ore embaye nagira aasa anaa enalio tena pisha naa kadolta iltung'anak lainjio ilajurrok arashu researchers ogira aing'orr ashu ajurru enkaitubului naje egira ena aitubului abulu tewueji neji greenhouse aa ore inkaitubulu naauni tewueji neji greenhouse naa inkaitubulu kuna nayieu eramatata eshumata oleng niaku tenajo aing'orr kulo tung'anak naa ilajurrok ashu reseachers ogira naaji aing'orr aajo kaji eiko peepon arashua kaji eiko pemitu ena aitubului tiatua imoyiaritin arashu kaji eiko pee eponari enkisambuare ena aitubului niaku ina ninye taa nalio tena pisha naa enkaitubului ena naaduo tenijo asipu oleng naa kejo aaku imaua kuna oshi naamiri tonkuapi eboo.

Megol duo oleng' enkitobirata ena amu ore ena aitubului ashu ore enadaa naa endaa naji nkuashin orkokoyok. Ore nkuashin orkokoyok naa kebulu ake duo anaa noshiakee kuashin kake kepaashari ninche oleng'. Enkabila ena oonkuashin napik endaa tiatua ntona ah noshi abila onkaitubulu naji tubers teine ninye enap endaa. Ore ninko piintobirr enadaa, ore ake piindip aitayu tolchamba niyau naji kuna kuashin ning'as aituku aaitukuo enterit paaintadoiki emoti, nipik enkare nirowuajie nirowuajie ometabaiki anaa nenanau paaintayu taa tataa eleshoni leshumata nidung'udung' eh idia kuashi duo naiborra, paa nakata taa itumoki ainosa. Endaa ena sidai oleng' namelok naa ore toorishat kumok naa kenyai enadaa anaa breakfast.